Ore ena siai naa osirua ogira aendelea matejo tenemurati ilayiok neeku keetae osirua lomurati inkayiok, neng'as aosh ilayiok inkishu enkewarie nabo eton eng'or ina olong' osirua. Ore taa eoshoto oo nkishu naa kepuo ilayiok aosh inkishu neshukunye ang' too ntepain nedoluni nepuonu nerua nemanya nebarni nena ayiok nakenyu emurati. ore pee ekenyu emurati nepuonu iltung'ana lemurua nenyae osirua neyiong'ishoi nenyae inkirik naa nshipakinoi naa osirua tee nebo emurua oo ltungana pookin lo marei neshipae tenebo etumurataki ilayiok.

Ore taa ebae nagira aasa teneweji etae inkera naati ormalimuni lenye nagira aiteng'enisho esiai oo ildakitarini. Kegirai aiteng'en inkera esiai oo ildakitarini enaiko tenebak oltung'ani omoi. Etae oltamuyai omoi looti eruat neeku egirai aiteng'en nena kera autaa eniko tenebak ilo tamoiyai naa ore ena siai naa ene tipat oleng' tolosho pookin amu ore ake pee iteng'eni inkera ina siai oo ildakitarini naa keng'enu sii ninche , netumoki sii ninche anoto enkisuma nayounoi neeku kidim sii ninch atabak olorere tenemoi. Teneeku ninye keetae iltamoyia amu meeta aikata enkata nalauni nemelauni iltamoyia naa kidim ataretisho sii ninche atijing' isipitalini naapasha atakisho. Neme ake ebare kidim aitoyu intasati naisho te sipitali. Kidim akeyie ataas ae bae yoyote naidim ataasa te sipitali naasi oshi te sipitali. Neeku ene tipat oleng' teniteng'eni inkera ena kisuma oo ildakitarini.

Ore taa ebae nagira aasa teneweji naa etae iltung'ana, eate emisa teneweji oo customani naidimi aihudumia ilcustomani neeku etae ina misa, etae iltung'ana ogirae aanyuu tidieweji too lorikan ware tidieweji netae olikae logiamrae aihudimia tayari ebaki neeta maswali nayeu nikilikuanu. Ipirta ebae yoyote ninye egira akilikuanu. Elelek naa egira irkulikae anyuu peidimi atanyamaliki sii ninche neeku enetipat oleng' amu kidimi ataa keeku ketae. Enetipat oleng' amu keetae mpangilio obaa naasi.